Atumia aya, magũkĩoneka marĩ kũndũ rũĩ-inĩ magĩkĩhũra nguo, na hagakĩoneka ngina nyũmba irĩa iragĩikarwo kũndũ kũrĩa ti nyũmba ikĩrĩ njega, nĩ gũkorwo igĩkuhĩrĩirie rũĩ. Atumia aya, magakĩoneka o mũndũ o mũndũ akĩinamĩrĩire, akĩhũra nguo namo maĩ marĩa marakĩhũra nguo, magagĩkorwo maragĩcoka o kũu rũĩ-inĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũkĩrĩ mũũru tondũ nĩ ũgĩthũkagia marĩa matũrigicĩirie na ũkoraga nyamũ iria ciikaraga thĩiniĩ wa maĩ kana rũĩ ta rũrũ rũragerera handũ ta haha ũguo.

Mũtũrĩre wa gĩcagi ũkĩrĩ mũtũrĩre mwega, nao andũ maikaraga maica mahũthũ matarĩ na maũndu maingĩ, ti ta makũũrĩa mataoni-inĩ, naguo ũgĩkoraga andũ atĩ ona rĩrĩa marakĩruga gacai makĩthiaga magakĩnyuĩra o hau nja makĩhurũkite, naguo nĩ mũtũrĩre ugĩkoragwo wĩ mwega mũno, tondũ andũ magĩotaga riũa , mũtũrĩre nĩ muhũthũ na ndũrĩ ngarama nene ya maica ta maũndũ marĩa magĩkoragwo gũkũ kũngĩ mataoni-inĩ. Andũ aya makĩkoo magĩkĩrĩa irio iria o maragĩkũrĩria o enyewe iria rĩrĩa maragĩkoma maragĩkama ng'ombe ciao, na maica magagikorwo me mega mũno.

Andũ aya megũkĩoneka ta makĩrĩ kũndũ maragĩthiĩ gũgĩetha ũtungata wa bengi, bengi irĩa gĩkoragwo cirĩ cia mĩhĩraga mĩingĩ na marĩtwa mwanya mwanya, ta gwĩ bengi ikoragwo igĩgĩtwo chase bank na gũgakĩoneka andũ aya nĩ angĩ o ũũ wega, amwe magĩkoretwo makĩrũgamĩte ngina nja wa bengi ĩ no, maũtungata maya makoragwo makĩoneka kũrĩa icigo-inĩ cia mataũni kũria bengi ta ici cigĩkoragwo ciakĩtwo nĩgetha andũ magagĩkorwo magĩthiĩ kuo kũiga mbeca kana kũruta mbeca.

Ũhoro wa gũkorwo andũ magĩkĩaranĩria nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ mwega mũno, makĩria kũrĩa makambuninĩ maitũ. Nĩ gũkorwo atĩ, andũ mangĩkorwo na mateta, kana mawoni, kana matanya oromothe, nĩmagĩkoragwo magĩgĩkorwo magĩkĩhũrĩra andũ ta aya thimũ na magakĩmatarĩria ũhoro wao. Nĩgetha andũ ta aya, magagĩkorwo magĩkorwo magĩgĩthondeka ũtungata wao, ũgakĩagĩrĩra makĩria, nao andũ magagĩkorwo atĩ rĩrĩa magĩthie kũu, nimagũgĩkorwo magĩkĩiganĩra makĩria kũringana na matanya ma andũ ta aya.

Thamaki nĩ ikĩendaga ũtheru mũno, nacio thamaki rĩrĩa ũgũkiuga nĩ ũgũcirĩithia no muhaka ũgĩkirore harĩa ũragĩcirĩithĩria hatigagikorwo harĩ na gĩko kĩa mĩthemba ya indo ta iria cĩkoragwo igĩkirwo mĩgũnda-inĩ, nĩ gũkorwo indo ta icio no ikorwo cigĩthũkia thamaki, cĩa cio cĩamo nĩ indo irĩa tũgĩtaga mborera kana arĩa arĩmĩ aingĩ maciĩtaga bataraitha, ĩngĩkorwo nĩĩkĩingĩrĩte mai-inĩ ma thamaki, thamaki icio ciahota gũgikua na igĩkorwo ĩtagũciara ciana njega, kana onaikorwo thamaki icio citiraneneha na njĩra ĩrĩa njega, nĩgetha ikĩgĩe ũritũ ũrĩa igĩbatara gũkorwo ciĩ naguo.

Ũhoro-inĩ ta ũyũ ũgĩkoragwo ũkĩhana ũhoro wa rĩera, ũrĩa ugĩkoragwo ũgĩtongorio nĩ ataaramu a rĩera nao magagĩkorwo magĩkĩmenya o mweri o mweri ũhoro wa gĩkinya wa ũrugarĩ kana ũhehu wa gĩcigo kĩa bũrũri wa kĩhana atĩa. Naguo andũ aya, nĩ magĩkoragwo makĩandĩka ũhoro ta ũyũ, thĩinĩ wa mabuku ma ndari ciao nĩgetha, no ugĩkorwo ũgĩtũmĩka harĩ gũkorwo ũgĩuka gũtũmĩka harĩ maũndu marĩa mangĩ mangĩgĩkorwo magĩbatara kwarĩrĩrio thĩinĩ wa bũrũri, kana thĩinĩ wa gĩcigo ta kĩu kũringana na harĩa ũrugarĩ wa gĩkinyire, kana harĩa heho ĩgĩkoretwo ĩgĩgĩkinya na ĩgakĩonania ucenjia wa rĩo, ndari ta ici nĩ igĩteithagia kwa maũndũ maingĩ, nginya hari ũhoro-inĩ ta wa maũndũ ma ũrĩmi.

Ũrĩmi nĩũgĩcejetie na njira nene mũno, na nĩ gũgĩũkĩte indo nyingĩ nyingĩ, iria iragĩkorwo igĩgĩcenjia ũrĩa ũrĩmĩ wagĩkoragwo ũgĩkĩrĩmwo hau kabere-inĩ. Maũndũ ta mamwe, ni gũgĩkorwo atĩ nĩũragĩkora andũ magĩgĩkĩra tĩri maratathinĩ na magagĩkorwo nĩho marakĩhandĩra mĩmera ya kĩrĩu, ĩrĩa ĩragĩkorwo ĩkĩrĩ na maciaro maingĩ. Nayo mĩmera ta ĩno, ũgagĩkora atĩ ona ĩgĩciarithanĩtio na indo ingĩ. Ĩgagĩkorwo ĩgĩciara indo ta waru, kana indo ta ngwacĩ cia mũthemba, kana ta ikwa cia mũthemba. Iria iragĩkorwo igĩgĩciara ciĩ nyingĩ, nĩgetha andũ makĩone irio cia gũkĩrĩa. Nĩ gũkorwo rĩu gũtigĩtũire ng'ũndũ iria ciakĩrĩ nene cia tene

Irio, cigĩkoragwo irĩ cia mĩhĩrĩga mĩhĩrĩga, nacio irio ta ici, cigagĩkorwo atĩ cigĩkoragwo igĩkonainiĩ na ndũrĩrĩ kana mabũrũri ma mwanya mwanya. Kũrĩa andũ magĩgĩkoragwo magĩkĩruga indo itiganĩte na itiganĩte. Irio imwe, igagĩkorwo itaragĩtĩkĩrĩka harĩ ndũrĩrĩ imwe. Ta rĩu ũgagĩkora atĩ kũrĩ ndũrĩrĩ igũĩkorwo igĩkĩrĩa indo ta ciũra. Nacio ciũra ta ici igagĩkorwo cigĩkĩrĩtwo biribiri ĩmwe ĩgĩkoragwo ĩrĩ nyingĩ mũno. Nao andũ amwe magagĩkorwo irio ta ici matingĩkĩhota gũgĩcirĩa nĩgũkorwo thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwao, kana mabũrũri mao, kana o enyewe, irio ta ici ciĩ na thahu, kana ti irio iria makĩmenyerete gũkĩrĩa.

Ng'ombe nĩigĩkoragwo irĩ ng'ombe cia mũthemba mũthemba, kũrĩ ng'ombe irĩa ikĩrĩithagio nĩgetha ĩgĩkorwe igĩtũhe iria na nĩgũkĩrĩ ng'ombe ingĩ ikĩrĩithagio nĩgetha ikorwe igĩtũhe nyama, nomakĩria ng'ombe igĩkoragwo ikĩrĩithua nĩũndu wa iria nĩĩgĩkoragwo cirĩ ng'ombe ciraikara hakuhe na andũ na iakorwo ciakĩirwe wega ũndũ itagũkorwo ikĩũrĩrwa kana ikĩheherwo na igakĩrorwa weega nĩgetha ng'ombe ici igagĩkorwa igĩtũhe iria ta rĩrĩ, nacio ng'ombe ici nĩĩgĩkoragwa cina ũmenyereri mũingĩ na ĩgagĩkorwo nginya ndagĩtarĩ agũikara ohakuhĩ nĩgetha ng'ombe ĩno ĩngĩgĩa kũrwara nĩgũkorwa ĩgĩthondekwa, ng'ombe ĩno nĩroragwa weega mũno ndĩgakĩrĩwe nĩ tũtambi nĩgũkorwo ng'ombe ici ri nĩ mũhĩrĩga ũrĩa ũkĩrwarwaga naihenya na nĩibataraga kũrĩgĩrĩrwa maũndũini ta macio.

Ũhoro wa gũgĩkorwo tũgĩkĩrora mahiũ maitũ nĩ ũkĩrĩ bata mũno, namo mahiũ marĩa magĩciarwo nĩmagĩkoragwo na bata mũno magakĩrorwo hakuhĩ hakuhĩ, magagĩkorwo makĩrekwo makĩonge iria rĩa nyina ciao, ngĩnya magĩtuĩke ma gũkĩhũna, nĩgũkorwo iria ta rĩrĩ nĩrĩgĩciteithagia mahiũ ta macio mũno, ta tũcaũ nĩũndũ nĩmateithagia gacaũ kau gagagĩkũra kena hinya na gagagĩkorwo ũgima wako wa mwĩri ũkĩrĩ mwega nĩgetha gatigagĩkorwo gakĩgio nĩ mĩrimũ. Ningĩ, tũcau ta tũtũ tũkĩendaga tũgagĩkorwo tũkĩhũrwo ndawa ĩrĩa ĩgiragĩrĩria tũtabi tũnini tũnini nĩgetha tũtigagĩkorwo tugĩtwara mĩrimũ ta ĩyo nyondo-inĩ cia nyina, ĩrĩa ĩngĩkĩrwaria nyina mũrimũ ũrĩa ũgĩtagwo na kĩmonimoni nĩguo foot and mouth.

Ng'ombe nĩ igĩkoragwo igĩkĩgĩa twana tũrĩa tũgĩtagwo tũcaũ. Natuo tũcaũ tũtũ, nĩ tũgĩkoragwo tũrĩ twega mũno, no nĩtũgĩbataraga gũkorwo tũgĩkĩrorwo mũno, nĩũndũ wa gũkorwo atĩ ng'ombe ici cigĩkoragwo irĩ atĩ ingĩrĩo nĩ tũtambi tũrĩa tũgĩkoragwo kũria nyeki-inĩ, kũrĩa irakĩrĩa. Twa haya gũkorwo tũgĩkĩrwara tũcaũ tũtũ twĩ tũnini. Tũrware mĩrimũ ta ya ngaĩ, ĩrĩa ĩngĩtũraga na ihenya mũno. Ningĩ gacaũ ta gaka, nĩgakĩrekagwo karekwo gaikare na nyina, nĩgetha nyina igagĩikara ĩgĩkaheaga iria nĩgetha gakũre ke na hinya, na gakĩambe gakĩhingũke, mbere ya gũkĩambia gũkĩrĩa, kambe karĩnyue iria cia, ria nyina rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩ gĩthana.

Itunda rĩa mũthemba wa ibabaĩ, nĩ itunda rĩgĩkoragwo rĩkĩrĩ rĩega. Narĩo nĩrĩgĩkoragwo na matũmĩro maingĩ maingĩ makĩria. Itunda rĩrĩ mũndũ akĩambanagia narĩo arĩ o mũnini. Ũgagĩkorwo ũgĩgĩkimakimĩrwo na gĩciko, ugagĩthĩirwo na gĩcungi, rĩrĩa warĩ mwana. Itunda rĩrĩ, ningĩ, norĩgĩkoragwo rĩrĩ na maũndũ mega harĩ andũ agima, nĩgũkorwo nĩmakĩrĩrĩaga ta itunda, ũgakorwo ũkĩũa, na warĩkia kũrĩũa ũkarenganga manini manini, ũgagĩkĩra harĩa ũgũgĩkĩra, nawe mũgagĩkorwo mũgĩkĩmarĩa. Ningĩ itunda rĩrĩ, no rĩgĩkoragwo rĩkĩrĩ rĩega rĩa gũgĩthondeka juice, nĩ tondũ nĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩtukanio na matunda marĩa mangĩ, na rĩgagĩkorwo rĩgĩgĩkĩrwo mũcamo mũthemba mũthemba, nĩgetha rĩgĩkorwo rĩkĩrĩ na cama thĩiniĩ wa juice ĩyo.

Irio ici mũndũ nĩakĩharagĩria ũgakĩamba ũgathondeka kĩrĩa ũgũgĩkĩra thĩiniĩ kĩhota gũkũrwo kĩrĩ nyama, nĩgũkĩrĩ ithondekagwo na waru, nĩgũkĩrĩ cithondekagwo na ndengũ na indo ingĩ cia mĩhĩrĩga mĩhĩrĩga. Gũkĩrĩ atĩa, mũndũ akĩoyaga mũtu ũgagĩkorwo ũkĩimba nĩgetha mũtu ũcio ũkorwo ũkĩũruga ũrĩa mũndũ akĩmaga mũtu wa cabaci, na wakĩrĩkia gũgĩka ũguo, ũgakorwo ũkĩrenga cabaci maita mana, na warĩkia kũmĩrenga ũgagĩkorwo ũkĩnyita cabaci ĩ yo, ũgakĩmĩoha nĩgetha ĩgakĩhana ta ũrĩa thambutha ĩgĩkoragwo ĩhana, na wakĩrĩkia gũgĩka ũguo ũgagĩthondeka kamũhuko karĩa gagĩkoragwo kahana ta nyamũ igĩtagwo triangle, ũgagĩcoka ũgagĩkĩra kĩrĩa ũrũgĩte gĩa gũĩkĩra thĩiniĩ hau thĩiniĩ, na rĩo kanyamũ karĩa gatigarĩte ũgagĩkahumbĩra igũrũ wa thambutha ĩ no ingĩ na wakĩrĩkia gũkĩhumbĩra ũgacoka ũgakĩoya mũtu wa ngano ũgagĩkĩra kũrĩa mwena-inĩ nĩgetha mũtu ũcio ũgatuĩka wa kũhinga thambutha ĩyo nĩgetha indo icio rĩrĩa waikia thambutha ĩ yo maguta-inĩ itigaitĩke. Thambutha ĩ yo nĩũgĩcokaga ũgakĩmĩnyita, ũgagĩikia maguta-inĩ, na wakĩrĩkia gũikia maguta-inĩ, ũgakĩmĩrora ũkũhĩ ũkũhĩ nĩgetha ndĩgagĩkorwo ĩgĩcenjia rangi mũru, no ĩkorwo ĩgĩcenjia rangi ĩkahana rangi ũcio ũrona ici ciĩnaguo.

Irio ici cigĩkoragwo irĩ mboco, igagĩkorwo igĩtukanĩtio na mucere. Na nĩ gũkĩrĩ irio irĩa ingĩ igĩũkĩte kĩrĩũ, cigĩtagwo spaghetti, kana nĩyo mĩnyonyo. Naguo mũcere ũyũ wa mĩnyonyo, ũgĩkoragwo ũgĩkĩrugwo o ta mũcere ũngĩ wa kawaida. Ũgagĩkorwo ũgĩgĩkĩra maĩ thaburia-inĩ. Warĩkia gwĩkĩra maĩ thĩiniĩ wa gĩcigo kĩa ĩmwe harĩ igĩrĩ. Mũcere ũgagĩkorwo ũrĩ gĩcigo kĩa ĩmwe, naguo maĩ magagĩkorwo marĩ gĩcigo kĩa igĩrĩ. Mũcere ũcio ũgakĩũrora, o kahora o kahora, nginya rĩrĩa ũrĩtuĩka wa gũkĩimba na ũgagĩtuĩka maĩ macio nĩmakĩhũa. Wakĩrĩkia ũguo, ũgĩkorwo nĩ ũgũkĩrugĩte mboco ciaku, nacio nĩũgũgĩtherũkĩtie. Ũgagĩkorwo ũgĩciĩkĩrĩte handũ thaburia-inĩ. Ũgagĩciĩkĩra thĩiniĩ, igagĩtherũka, cigakĩigua ta irenda gũkimĩka no itigũgĩkimĩka. Indo icio cierĩ mũndũ agĩcokaga ũgakioya thaburia ĩngĩ, ũgagĩkorwo ũgĩkaranga gĩtũngũrũ, na maguta, na indo irĩa ingĩ ũngĩgĩkĩra ta nyanya kana hoho, cia gũcamia wega. Wona indo icio ciarĩkia kũhĩa, ũgekĩra mucere waku kũu, na mboco ciaku, kũringana na gĩthimi kĩrĩa ũrakĩenda gũgĩkorwo ũgĩgĩkaranga. Wakĩrĩkia ũgũo ũgagĩkoroga oũ wega, na ũgagĩcĩrora itigagĩcure, na ũgagĩkorwo ũgĩkĩhe andũ makĩrĩe.

Uhoro wa andũ gũgĩkorwo magĩkĩnyua cai, ũrĩa ũgĩtagwo turungi kana hihi magagĩkorwo magĩkĩnyua kahũa, ũkĩrĩ bata muno. Nĩ gũgĩkorwo atĩ kũndũ gũkũ gwitũ gũkĩrĩ heho. Naguo heho ta ĩno, andũ magĩkoragwo makĩnyua indo ta ici, nĩgetha ikĩmekĩre ũrugarĩ mwĩrĩ. Ningĩ gũkĩrĩ o andũ arĩa makoragwo na ũmenyeri wa indo ta macani, nĩgũkorwo nĩmagĩcinyuire mũno. Nao cio indo icio mangĩaga gũcinyua, matĩgĩkoragwo na ũhoro mwega wa gũkĩruta wagũkĩruta wĩra nĩgũkorwo mwĩrĩ wao ndũgĩkoragwo na hinywa mwega na ndũgĩkoragwo na megutha. Nĩũndũ wa ũguo indo ici nĩikĩnyuagwo kaingĩ kaingĩ, kĩroko, thaa inya, thaa mũgwanja, ona kũrĩ manyuaga thaa kenda, na hwa-inĩ, nĩgũkorwo nĩigĩkoragwo ciĩ na ũhoti wa kũiga mwĩrĩ wĩ na mayũ.

Kũndũ ta gũkũ gũgũkũoneka ta kũrĩ andũ makĩgeraga aingĩ, gũgakĩoneka tarĩ kũndũ mataũni-inĩ, naguo hagĩakĩtwo ũũ atĩ, hena handũ andũ megũkĩambatĩra igũrũ, nĩgetha magĩkorwo magĩkĩhota gũkĩringa bara ĩrĩa ĩkĩrĩ harĩa, nĩgetha matigagĩkorwo makĩbicana na ngari. Ningĩ nĩũgũkĩona kũrĩ andũ marakĩruta biacara mwanya mwanya, kũrĩ marakĩendia ĩgwa, ĩrĩa magĩkoretwo makĩũwĩte, na kũrĩ marakĩendia nguo ĩrĩa cirakĩoneka cikĩigĩtwo thĩiniĩ wa makũnia tarĩ nguo cia mũtumba. Naguo andũ anini magakĩoneka makĩrĩ hau magĩkĩgũra nguo ta icio nĩ gukorwo o nĩo magũraga maita maingĩ nguo cia mĩhĩrĩga ta ĩno.

Maruga ma ũndũire, kana maruga marĩa magĩkoragwo magongona-inĩ mwanya mwanya, nĩmagĩkoragwo na hũni mũno nĩgũkorwo atĩ andũ nĩmagĩkoragwo magĩthĩnjĩirwo o ũũ wega. Nao andũ makĩrĩaga nyama magakĩigua oro ũũ wega iria ĩgĩkoragwo irugĩtwo na thaburia nene mũno iria igĩtagwo irũrĩ. Andũ nĩmakĩrĩaga nyama icio gũtakĩrĩ gũgĩthimĩrwo nĩgũkorwo atĩ, mũthenya ũcio ũgĩkoragwo wĩ mũthenya mũnene, wa kĩrĩa kĩragĩkorwo gĩgĩkũngũĩrwo maruga-inĩ ta macio, kana thĩinĩ wa mambura-inĩ ta macio.

Andũ aya magũgĩkorwo makĩoneka magĩgĩcina mbembe, kũrĩa kũragĩkĩoneka mahĩhĩtie mbembe nyingĩ mũno, iria cigĩtagwo mbembe cia njino, nao magakorwo magĩgĩcirĩa. Andũ aya marahĩhĩria mbembe ici o kũu mũgũnda kũrĩa kũrakĩoneka kwĩna mbembe citarĩ ngethe na ingĩ igĩkoretwo igethetwo. Nao magakĩoneka magĩkenereire ũhoro ũyũ mũno na nginya ũmwe wao agagĩkorwo akĩhingũrĩte cati, agagĩkorwo akĩrĩte mbembe ici na nda yake ĩgagĩkorwo ĩhũnĩte mũno mũno.

Makunũ nĩ ĩrio cĩkoretwo cĩre ĩrio cĩa mĩhirĩga mĩingi, nacĩo ĩgakorwo nĩ cĩingĩrite harĩ andũ, harĩ thĩini wa ũrimi wacĩo ĩgakorwo nĩ ĩrarimwo na njĩra mwanya mwanya, na ĩrio cigakorwo andũ reũ nĩmaracĩria, magacĩruga makarĩa nacĩo ĩndo ta ngima kana ĩndo ta mũceere nĩgukorwo reũ thũbu wacĩo nĩugikoretwo ukĩhiukitio mũno harĩ gũteithia mwĩri na maũndũ ngurani ngurani ta ũrĩa arigĩtani maragikorwo magĩgitarĩria.

Mbegũ ici, nĩiragĩkorũo igĩcamũrũo, ũgagĩcamũra igagĩkorũo igĩcamũka oroũũ wega, nĩgetha ũgacoka ũgakĩrĩa nacio, harĩ irio iria ũragĩkorũo ũgĩkĩruga. Mbegũ ici ningĩ, noirakorũo igĩgĩũka, igagĩthĩo, hamwe na mũtu wa ũcũrũ, nĩgetha ũcũrũ ũcio ũgagĩkorũo ũkĩgĩte na hinya, na ũgagĩkorũo ũkĩrĩ na indo mwanya mwanya, nĩgetha ũgatuĩka wa ũteithi mwĩrĩinĩ, harĩ andũ agima, ona kana harĩ ciana iria iragĩciarũo kana iria irĩ mathukuruinĩ.

Matharũ na nyeni iria ingĩ cigĩtagwo cia thoroko nĩ igĩkoragwo ikĩharĩrio cia gũkĩrĩa ngima. Na cio mũndũ agĩtuĩkaga wa gũcithambia, na warĩkia gũgĩcithambia ũgacoka ũkoya nyeni ta icio, ũgagĩcirenganga tũnini tũnini, nĩ kuo gũgĩtagwo gũgĩkera. Na warĩkia gũgĩkera, ũgagĩkorwo ũgĩkaranga gĩtũngũrũ na nyanya na indo iria ingĩ ũngĩkorwo ũkĩenda gũĩkĩra cia gũcicamia wega. Nĩ getha warĩkia gwĩka ũguo ũgaciĩkĩra kũu thĩinĩ. Na waciĩkĩra thĩinĩ wa thaburia ta ĩyo, ũgacoka.

Biribiri nĩ ĩrĩo ĩrĩa cĩkoragwo ĩkir

Mũndũ ũyũ aragĩkorwo akĩhanda watermelon, agakĩhanda ũũ agĩciĩkĩrĩire mulching wega, nĩgetha cigĩkorwo cigĩkũra. Itunda rĩrĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩkũra wega mũno kũrĩa kũrĩ na ũrugarĩ. Na rĩgakorwo rĩkĩona maaĩ ma gũkĩrĩigana nĩgũkorwo nĩrĩbataraga maaĩ maingĩ, tondũ nĩ rĩkĩrĩ maaĩ maingĩ mũno. Itunda rĩrĩ nĩrĩkũraga raithi, tondũ rĩgĩkũraga ota mũrenge na rĩgĩtikoragwo na mĩrimũ mĩingĩ ĩrĩa ĩkĩrĩgiyaga tiga o hihi mbaa, ĩrĩa ũhũraga ndawa ya mbaa ũgacoka ũkarĩrekereria rĩkũre.

Mũmera ũyũ wa nyanya nĩ ũgĩkũraga kũndũ kũingĩ, naguo nĩ ũgĩbataraga gũkorwo ũkĩrĩ na ũmenyereri mũingĩ, nĩgũkorwo ũkĩrĩ mĩrimũ mĩingĩ na tũmemenyi tũrĩa tũkĩũrĩyaga rĩrĩa wĩ mũgũnda. Mũrimũ ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũgĩbatara atĩ rĩrĩa nyanya cia gĩkũra ũgagĩkorwo ũgĩcigetha na ũgagĩciga handũ hamwe wega, na ũgagĩkirwo ningĩ ũgĩciga ngari-inĩ wega, nĩgetha ũrĩa ũgũcitwara thoko, nĩgũkorwo citikĩendaga kũhihinyana, kana gũgĩkorwo atĩ ĩgĩtihĩo, tondũ nĩ ĩtunda rĩkĩrĩ rĩtĩi na nĩ ĩtunda rĩbataraga rĩrĩa rĩrakĩendio thoko-inĩ rĩgĩkĩoneka rĩgĩcogokĩte wega o ũrĩa rĩakiumire mũgũnda-inĩ. Na rĩo ĩtunda rĩrĩ nĩ ĩtunda rĩkĩrĩ mbeca nĩgũkorwo nyanya nĩ ĩgĩkũraga naihenya, ĩtĩgĩikaraga mũno mũgũnda-inĩ.

Mũndũ ũyũ agũgĩkorwo agĩgĩciarithania mĩtĩ, mũtĩ ũrĩa ũgĩcĩarithanĩtio wa mwena wa thĩ ũgagĩkorwo ũgĩciaraga matunda mwanya naguo ũgakĩreherwo mũtĩ ũngĩ wa mwena wa igũrũ ũrĩa ũragĩkorwo ũgĩgĩciara matunda mega gũgĩkorwo ma mwena wa thĩ, kana marĩa mũndũ arakĩenda magĩcĩarwo. Naguo mĩtĩ ĩno yerĩ ũkĩrengaga mũtĩ ũrĩa wĩ mwena wa thĩ, ũgakĩũrenga ũgacoka ũkoya mũtĩ wa mwena wa ũcio ũngĩ ũrĩa ũrĩ wa mwena wa ĩgũrũ, na nĩguo ũgakorwo ũgĩcĩara matunda marĩa ũrenda. Ũgagĩũka ũgakĩwoherera harĩ ũrĩa wa thĩ, naguo ũrĩa wa thĩ, ũgacoka ũkoya karatathi ũkoha na karatathi kau ũnyitĩtie hau ũgũkĩrengeire, nĩgetha mĩtĩ ĩyo yerĩ ĩgakĩgwatana ĩgagĩtuĩka kĩndũ kĩmwe.

Mawĩra ma obici nĩ magĩkoragwo marĩ mawĩra mabataraga mũndũ agagĩkorwo agĩthomĩthio ta gũbanga mabairo marĩa marĩ kũu wabici-inĩ kana maratathi kana mabuku, nĩgetha indo ta icio cigagĩkorwo cikĩonekana raithi. Nacio bairo ta icio cikĩendaga igagĩkorwo igĩbangwo kũringana hihi na marangi macio, angĩgikorwo ti marangi, wĩra wacio o wa bairo mwanya mwanya, angĩgĩkorwo ti ũguo igagĩbangwo kũringana na namba irĩa cĩgĩtagwo A B C D, nĩgetha ũgĩcietha igakorwo ĩrĩ raithi gũetha indo ta icio.

Mataũni marĩa tũgĩtũraga thiku ĩcĩ, nĩmakoragwo makĩrĩ mataũni manene, nacio nyũmba cĩkoragwo cĩakitwo ithiĩte na ĩgũrũ nĩũndũ wa gũkorwo atĩ mĩgũnda nĩyakĩnyihire na andũ nĩ aingĩ marabatara gũkorwo magĩikara nyumba ta icio kana mawĩra marĩa ĩrabatara gũkorwo ĩkĩrutĩrwo either makĩrĩ ma biacara kana maobici kana iganda. Nyũmba ici cigĩakagwo igĩthiĩte na ĩgũrũ, nacio ũngĩciĩrorera wĩ haraĩhu igagĩkoragwo ĩrĩ thaka, nĩgũkorwo atĩ nĩigĩkoragwo ithiĩte na igũrũ wega ũũ na igĩkoragwo cia kĩtwo na mĩhiano mwanya mwanya.

Ũhoro wa ũtungata wa thimũ nĩũkoretwo ũgĩgĩtũmĩrwo mũno nĩ andũ aingĩ na akenya aingĩ. ũtungata nĩũgĩkĩrĩirwo mũno nĩ kinya nĩ mathibitarĩ, na mabengi na macukuru na thirikari kwoguo mbiacara ciothe iragĩkorwo ikĩrĩhwo na thimũ na andũ aingĩ magĩkorwo ũyũ nogwo ũtungata mangĩkĩhoka nĩ gũkorwo no ũkĩrĩhĩre kinya tabarĩra mwanya mwanya ũrĩ o gwaku nyũmba ũtagũtinda ũgĩthiĩ wabici ici. Naguo ũgakorwo nĩ ũndũ mwega nĩgũkorwo nĩ ũhũthĩtie wĩra wa akenya aingĩ.

Ũhoro wa thoko nĩ ũndũ ũgĩkoragwo wĩ mwega, naguo nĩ ũkĩrutagwo nĩ andũ aingĩ gwata atumĩa na athuri. Thoko nĩ ikĩendagia indo iria ĩgĩkoragwo cikiumanĩte na mũgũnda itanakĩhoha nacio nĩ cio andũ aingĩ makĩendete nĩgũgĩkorwo atĩ indo ici cigĩkoragwo cikiumania na mũgũnda na ĩtĩgĩkoragwo cikĩĩgĩtwo kũrĩ macini iria ci gĩkoragwo cirĩ cia kũhehia indo ta icio, ĩgakorwo igĩgĩte mũcamo ũrĩa ũkĩrĩ wacio. Thoko nĩ ĩgakorwo ĩrĩ njega tondũ indo ici citikoragwo cigĩtwo macini-inĩ ta icio na itikĩrĩ ngina kĩrĩa andũ aingĩ makiugaga atĩ mĩrimũ no ĩkorwo ĩkĩrehwo nĩ macini ta icio mĩrimũ ĩria ĩkĩgĩte andũ aingĩ rĩu ta cancer kana mĩrimũ ĩria ĩkiumanaga na chemicals iria ikoragwo ciumanĩte na macini icio.

Ciondo nĩcio indo iria ciagĩkoragwo igĩkuua mĩrigo harĩ ũndũire. Nacio nĩikĩũrĩte mũno na ti andũ aingĩ marĩ na ũmenyo wa gũthondeka indo ici cigĩtagwo ciondo. Nacio indo ici, nĩũgĩbataraga ndigi cia makongo na rodi iria cigĩtagwo cia naironi, nĩgetha ũgĩgĩkorwo ũgĩgĩtuma ciondo ici. Nacio nĩigĩbataraga ũmenyo ũrĩa ũgĩgĩtiganagĩrwo kuma mũndũ nginya ũrĩa ũngĩ tondũ ti macukuru maingĩ magĩkoragwo magĩthomithia ũhoro wa gũthondeka indo ta ici cia ũndũire. Naguo, ndigi ici, nĩigĩkoragwo irĩ nyitu oro ũũ wega, nakĩo kĩondo ta gĩkĩ nĩgĩkoragwo gĩgĩikaraga mũno rĩrĩa gĩagĩtumwo nĩ mũndũ ũkĩũĩ gũgĩtuma.

Ũhoro wa ũbundi wa gũgĩaka na mahiga nĩ ũbataraga ũmenyo wa gukorwo mũndũ anagĩthĩi thukuru ĩrĩa cĩgĩthomĩthanagia mawira ta maya. Ũgagĩthomĩthio ũhoro ũcĩo wa kothi cĩa miako kana kothi cĩa moko, nĩguo ũgakĩmenya gũkĩiga mahiga macĩo marĩ raini wega, na ũgakĩmenya gũgĩtukania mahiga na thimiti, nĩgetha mwako ũcĩo wakũ ũgagĩkorwo wa gũikara matukũ maĩngĩ. Ningĩ mĩako ta ĩno ũguo, nĩgĩbataraga mũndũ wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩgũkorwo mĩako ĩgĩkoragwo ĩ mĩrĩtu na nĩ ĩbataraga mũndũ wĩna hinya wa moko.

Irio cĩa ngima na nyama nĩ igĩkoragwo ĩrĩ irio ikoragwo ĩrĩ hũthũ kũharĩria, nĩgũgĩkorwo ngima woyaga mũtu wa ngima, ũgagĩtherũkĩa maĩ na thaburia kana nyũngũ, na wakĩrĩkia kũmatherũkia ũgekĩra mũtu ũcio kũu, ũgakĩuruga o kahora o kahora ũkiongagĩrĩra mũtu nginya rĩrĩa ũrĩgĩkorwo na kĩndũ kĩũmũ, gĩtakĩrĩ kĩũmũ mũno na gĩtakĩrĩ kĩhũthũ. Wakĩrĩkia ũguo, ngima ĩyo ũgaikaraga ũkĩmĩcamaga o ũkĩmĩcamaga nginya rĩrĩa ũrĩigua nĩ yahĩa. Nacio nyama, mũndu agĩkoragwo ũgagĩetha rũtara, ũgacigĩrira hau igũrũ wa rũtara rũu ũgĩkĩrĩte cumbĩ mũnini na maĩ manini ma ndimũ, nĩgetha ĩgatuĩka cia gũkorwo ĩkĩhĩa o kahora, ũkĩgaruraga o ũkĩgarũraga nginya rĩrĩa irĩgĩtuĩka nĩ cĩahĩa, nayo nĩyo igĩĩtagwo nĩ andũ aĩngĩ nyama choma. Nyama ĩyo nĩ ĩgĩcokaga ĩgagĩthondekerwo kĩrĩa andũ aingĩ magĩtaga gacumbarĩ, karĩa gagĩkoragwo nĩ nyanya ĩgakĩrengangwo na gĩtũngũrũ tũnini tũnini, igacoka igaitĩrĩrio tũmaĩ twa ndĩmu tũnini na cumbĩ, nĩgetha ikarĩyanĩrio na nyama ĩyo na ikamĩhe mũcamo ũgĩkoragwo wĩ mwega mũno.

Mĩtambo ya kĩrĩu nĩĩkĩrehete tabarira nyĩngi hamwe hamwe, na rĩu tabarira ta ĩcĩ nĩ ĩkoretwo ĩkihũthia wĩra nĩ gũkorwo arutwo nĩmagikorwo magĩthoma na njĩra mwanya mwanya kana ona andũ arĩa makoragwo makĩrĩgitana nĩmakogwo magĩkihota nginya kũrĩgitana mitambo-ĩnĩ ta ĩno bata agĩkorwo kwĩna ũtungata ũrĩa ũngikorwo ũgĩkinyanĩria mbica ta ĩcio ngĩnya kũria makĩrĩ kwa ogwo mitambo ta ĩno nĩkĩhuthitie maũndũ nĩgũkorwo andũ makĩrutagĩra wĩra oo mũndũ arĩ gwake nyumba agagikorwo akĩheana ũmenyo wake kũgerera mitambo ĩno.

Maũndũ ta maya magĩkoragwo marĩ kĩrĩa gĩĩtagwo survey. Naguo nĩ ta ũhoro wa gũkorwo ũkĩgayania mĩgũnda kana, gũkĩrĩ kĩrĩa gĩgĩkoragwo gĩgĩthondeka maũndũ ta mabara kana manyũmba. Rĩu mũndũ ũyũ ũgĩkoragwo wĩ wa kothi iria cigĩĩkagwo na andũ arĩa magĩĩkaga engineering, na ningĩ, ũgĩthiaga gũgĩthomerwo macukuru-inĩ marĩa magĩkoragwo ma ngathĩ iria cia igũrũ ta mayunibacĩtĩ-inĩ kana makorĩnji. Naguo nĩgetha ũgĩtuĩke wa gũgĩthomithia ũndũ ũyũ, no mũhaka ũgĩkorwo ũgĩthomithĩtio ũhoro ũyũ wa survey na ũkĩmenyete gũgĩtũmĩra macini ici.

Gũkĩrĩ mbiacara cia mĩhĩrĩga mĩhĩrĩga mwanya mwanya, nacio mbiacara ici, cigitagũo mbiacara cia andũ anini, nacio mbiacara ici, nĩikĩrehete umithio mũnene harĩ bũrũri ũyũ witũ, andũ aya anini, nĩmagĩkoragũo magĩkĩgũra indo, nao magacoka magagĩũka magakienderia mũndũ ũrĩa ũgũraga imwe kwa imwe, nao andũ aya, nĩmagĩkoragũo magĩgĩtwarĩra andũ aya mbeca, nĩũndũ wa mbiacara ta icio, cia ũthaka, kana mbiacara ingĩ cia mũthemba owothe.

Gũkĩrĩ mĩthemba mĩingĩ ya mabengi kũrĩa andũ magĩthiaga gũkĩigithia mbeca ciao. Namo mabengi ta maya nĩ gũgĩkoragwo na mabengi ta marĩa makoragwo marĩ ma Equity bank nĩ kurĩ mabengi ma KCB na nĩ kũrĩ mabengi ma Starndard Chattered na nĩ gũkĩrĩ mabengi ma mĩhirĩga mĩthemba mĩthemba. Namo mabengi maya andũ nĩ makĩigaga mbeca kuo kana magakorwo makĩruta mbeca kũndũ ta kũu.